Akuree chorwenyun amwachin tarikit olekiyaen igortab boiboiyet, ak betut nekiyoe boiboiyonitok.

Aarorichin alindet akobo kit nemoche, amwachin ngot mii anan momii aarorchin saizit akitugul nemocha alindet.

Tos anyoru tuguk chekitesuan en duket ngaal amitwokik chechang akastumayat nebo dukengung tos itesuan.

Mokoriandoni kopirchini mama, mamanyun ateben akopo kitugul netesetai eng kaa asitian manum simengung komi kemwae ng'al che concernt ak our family.